Nĩ arũme marathĩnja ng'ombe, kana mbũri, tondũ ndĩroneka wega nĩ kĩi kĩrathĩnjwo. No noĩkorwo nĩ ya iruga kwina ageni, kana mendie kimandi hihi.

Ng'ombe ici ironeka ta ci rũru, no rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ gũtirĩ na mĩgũnda mĩnene ya kũrĩithia, tũciigaga kiugũ tũgatuĩra mahuti ikarĩagĩra kũu, nginya maĩ ikanyuĩra kũu tũgacitahĩra.

Mbembe ĩria ci mũgũnda ciakũra, nĩ i tũgethaga. Twagetha rĩu tũkambia gũciumagia nja kwĩna riua ciũme, nĩgetha ituĩke, tũthĩithie mũtu, kana tũkendia ciĩ nyũmũ nĩ ciũkaga wega. Nĩgetha igathĩo mũtu.

Maya nĩ maũndũ ma kũigithia mbeca, marĩa mũndũ aigithagia ũgacoka wakĩigithia gwa kahinda kaigana ona, no ũhoe ngombo, ngombo ĩria ĩgũgũteithia kũhatũka handũ ũkũhatite, kana gwĩka maũndũ ũkũbangĩte gwĩka, na mbeca icio.

Ũtungata wa thimũ no ũteĩthie mũndũ e hatika-inĩ ya ũndũ wa hinahi. Tuuge nĩ mũrimũ kana hihi mwaki waumĩra, ũngĩhũra thimu kũria kwagĩrĩire nĩ ũgũteithĩka, kana ũhũre riboti borithi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, kana ũgĩĩte andũ magũteithie na meciria, ũrĩa ũgwĩka.

Ũngĩkorwo ũtarĩ na maĩ gwaku mũndũ nĩ athiaga kũhoya, kana ũkagũra maĩ marĩa me hakuhĩ nawe, na ũgagĩkua ũguo mũndũ ũyũ akuite na mũtũngi. Magakorwo ma gũgũteithia nyumba, nĩ tondũ kwĩ maũndũ mũndũ atangĩhota kũruta nyũmba ũtarĩ na maĩ. Na maĩ nĩ mahũthĩro ma o mũthenya. Kuoguo nĩ ũndũ wa gũkenania harĩ niĩ, gukorwo wĩna maĩ nyũmba.